Ore nkoitoi ositima naidim lairemok aishoo peeku keetae esidano naa pee elak tokens pee tum naa ositima ainoto esiai. Nitobir iltankiikumok amu keyau naa ositima enkare sapuk pee etum enkare atijinga pee esidanu naa ilo shampa. Metaa ketii ake ninye enkare pi naitosha lairemok oogira airemisho.

Tenetum ilaramatak sidain ooyiolo aataramat nena ooyiolo aataramat aitobiraki nisho enda nayieu neoroki ewuei sidai nairrag netum atisidana ine netii.

Nimirr nitum iropiyiani nitum irmosorr ninya tedekenya neeku meeta haja pee intoki ainyiang'u emukate ninosie irmosorr ina daa naa tenimirr sii nimiru iropiyiani sidan naa teniyieng' ninya nkirri.

Teneboloo iltunganak biashara netum iropiyiani .nebolo ele nebolo elde neeku ketum iltunganak iropiyiani neeku kisaidia iltunganak pookin.

Nebolo mbiasharani nepiki bank .Yiolo pee ebol bank neponari ropiyiani, neponari enatoki naji interest. Nebik ropiyiani naaji for one year nepoi aitayu nitobiri neeku ropiyiani kumok ashu ebol mbiasharani kumok ,nebolo mbiasharani kumok toldukai nepuku ropiyiani eimu ineweji.

Keisho oltungani esile neej oltungani elaki ina sile ine nepiki najai biashara neyau asra nitadoyio Nena ropiyiani inonok.

Ore enaiko enkisuma naa ore pee eeku isume niiyiolou aikena naa tenaa ke cheaque nisign neeku iyiolou ake ninye aisuma ajo keropiyiani aja kuna niyiolou aikena tesiokinoto nisaidia ina.

Tenepik iropiyiani iltung'anak bank ore pee etum aatipik nena benkii nisho loan nepuo aasishore neyakin faida neponaa nena ropiyiani enye apa naata ninche netum loan nitoki aashuk neyau faida neyaki embenki neyaki sininche ilturruri.

Olchala lloontare oloonkishu ninche oshi edim ninche aitumiyia tina siai amu meeta naa ninye lukunkuni olchala ake loonkishu oloontare.

Kiisum ormalimui enkerai nees enkerai maswali naishoo ormalimui nitoki autaki ajoki intapong'o ena o ena neutaki ajoki inji ias o nji ena taasa nisho maswali nitoki enkerai aijibu nitoki autaki.

Ositima ,netii enatoki oshi naji kamera naingorie wejitin aingor lapurok.

Olchampa fertile iun neetae enkare metaa keetae enkare ekutushoa namirieki enkolong eosh ,nepiki irkeek pee ejing Kuna kuti ngwesin anyaaanya.

Keuni temurua ang' nepiki olchala amu ninye lotii inakop neuni neetai enkare nabukokini ore pee eoku nemiri nenyai nemirimiri tiatua olchamba neijia ikunari temurua ang'.

Kautaki enikoni teneuni ,nautaki ajoki nyoo onyoo pee etumoki atubulu .Naliki ajoki inji eesi teneuni, naliki ajoki keyieu enkare nabaa ,naliki ajoki keyieu olchani oje lopiki, pee menya maat nautuutaki mpaka neyiolou ina siai.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei enadol naa ore kulo naa orkikuak oouno omiri nenyai irkikuan ake adolta nanu amu ninche naa lotii ndamunot ainei nalotu ndamunot naa kayiolo ajo kemelok oleng' kuna tokitin mayiolo ninye enaiko paatum pee anya.

Keji ena drip irrigation. Naa ore enaikoni pee aisum oltungani pee eyiolou, nangas apik nasary enye ende naun. Nautaki ajoki ijo eikoni eunotonaa njii enikunakini enkare ,naa esaa naje epiki enkare, nipik naaji teipa nipik dama .Neeku kebolokini enkare teneoshu enkolong oleng nipik enkare pee metoyu .Niutututaki mpaka neyiolou ina siai